Ũmenyo ũrĩa ũbataraga gwĩka ũndũ ũyũ wa mbere, mũndũ nĩ abataraga ũthiĩ cukuru, nĩgetha ũthomere ũhoro wa gũthondeka indo ta ici kana indo cia mbaũ nĩcio ta gĩtanda, gĩtĩ, nĩ kothi ĩbundithagio mathukuru, kana mathukuru marĩa tũkoragwo namo bũrũri-inĩ ũyũ witũ, nĩ ũthiaga ũgakora kothi icio nĩ ũracikora macukuru-inĩ macio na ũgakora nĩ ũrabundithio ũrĩa mũndũ athondekaga kana ũrĩa mũndũ aturaga kĩndũ gĩgakorwo ũguo kĩhana nĩguo gĩbatiĩ gũkorwo kĩhana. Kũguo ũcio nĩ ũmenyo ũrĩa mũndũ abataraga, nacio indo iria mũndũ abataraga gwĩka ũndũ ũyũ, kũrĩ macini ũgũraga okorwo nĩ ya kũrenga mbaũ ũgathiĩ ũkagũra kuma nduka-inĩ, okorwo nĩ ya gũkumutha mbaũ cigakorwo citarĩ na mathunguru maingĩ, ũgakorwo rĩu mbaũ icio nĩ wacithondeka wega na okorwo nĩ ta gĩtanda, nĩ waka gĩtanda kĩho nginya mũgũri nĩ arakenio nĩkĩo ũguo icio nĩ indo iria kana ũcio nĩguo ũmenyo ũrĩa mũndũ abataraga gũkorwo akĩruta wĩra ũyũ kana gũkorwo agĩka ũndũ ũyũ.

Ũmenyo ũrĩa mũndũ abataraga gũkorwo ũrĩ naguo kana ũmenyo ũrĩa mũndũ abataraga gũkorwo mũndũ akĩrĩ naguo hakiri-inĩ ciake nĩ ũkĩruta ũndũ ũyũ wa mbere mũndũ nĩ abataraga gũthiĩ cukuru, nĩgetha ũkorwo wĩna ũũgĩ ũrĩa wa gũthondeka indo ici cia mbaũ. Ta rĩu tũngĩrora haha, gaka nĩ kanyamũ ga kũigĩrĩra iratũ, na nĩ karĩa gathondeketwo na mbaũ, na ũngĩtuĩria ũrĩa ũthondekete ambĩte agathiĩ cukuru, agathomera ũrĩa mbaũ irengagwo na agathomera ũhoro wa mbaũ, na agakorwo arĩ na kothi ĩyo thĩ-inĩ wake na nĩguo agoka akahingũra handũ nĩgetha akorwo agĩthondeka indo ta ici, na nĩgetha akorwo akĩendia na athondeke mbeca mũhuko-inĩ wake. Mũndũ nĩ abataraga macini cia kũrenga mbaũ cia gũthondeka mbaũ icio ũrathondeka nacio indo ta ici na andũ a kũrutithania nao wĩra mũndũ nĩ abataraga o nao, nĩ ũthiaga ũgakora mũndũ wa kũhaka rangi, ta rĩu hena mũndũ ũrahaka rangi ũgakora, mũndũ ũcio nĩ arona ciringi yake o na hau, hena indo ingĩ mũndũ agũraga ta macini cia kũhũra mbaũ ici.

Ũmenyo ũrĩa mũndũ abataraga gũkorwo agĩka ũndũ ũyũ, mbere mũndũ nĩ abataraga gũkorwo athiĩte cukuru, tondũ nĩ tũrona ũyũ nĩ bundi wa kũhũra plasta nyũmba, na plasta ĩno nĩ ĩbataraga mũndũ akorwo ena ũgĩ ũmwe wa, wa cukuru nĩtondũ ũngĩmihũra ũru ũkoraga ũkoraga nĩya nĩ yora raini kana wamĩhũra ĩ nyinamu, koguo mũndũ nĩabataraga gũthiĩ cukuru ũgathomera ũndũ ũyũ na ũgathomera ũrĩa plasta ĩno ĩhũragwo. Ũndũ ũngĩ mũndũ abataraga gũkorwo ena agĩ agĩkorwo naguo nĩ atĩ mũndũ nĩabataraga gũkorwo ena thimiti na mũthanga na maĩ na gĩciko gĩa gũkorwo akĩruta wĩra ũcio. Icio nĩ indo iria mũndũ abataraga gũkorwo arĩ nacio hĩndĩ ĩria araruta wĩra ũyũ, kana hĩndĩ ĩrĩa arakorwo agĩka ũndũ ũyũ.